Pichait nemii ireyu koborwech mwaita okere mwaita nekokinde soburiet barakiatab jiko ak ko mwaita kobokomonut amun mwaita ko kararan, kitoretech biik chechang keboishen kechoben amitwokik chechang, kichoben mwaita amitwokik chechang cheu njiriot, biasinik, ing'wek, kora mwaita ko kararan amun teshin anyinyindo amitwokik, kora ko ng'eboishen mwaitet kechoben amitwokik kosib korutu amitwokik ak ko kararan mwaitet kora, kiranaite anee aboishen mwaii amun kararan.

Ni okere en ireyu ko sambusa netinye chito en eut ako amuchi aaror elekichoptoo sambusa initet. Netaa igondoni korong unga ko uon imoche ichop mandasi itongwori kabisa itongwori unga ak sukaruk ak chumbik ak inde baking powder ak itya yan kakotindirak any ih imilde ak itilatil kobelbelekitun kouon imoche ichop mandasi lakini kobelbelekitun ichechu amun tokindoo ndenguk orit sikoik sambusa chon mii orit ko ndenguk, ndenguk kora koyoche ikarangan ter ih ichob ter itil inei nyanyat ak ketunguyot ak ibel korong. Yekeribel any ih isutu kobwa taban any ih akichop mandasi ini koik ready ko ye koik ready any ih inde orit any ndenguk chuton en mandasi ini ak ibel any kou mandasi